Ore tenapisha, adolita enkitok tene naata enkopiyia, nanyokie nishopito si toi nkabut, neeta siokisi, nishopito si esirkwali dorrop. Netii atua olchamba, ounieki nkujit. Elio si nkajijik tidie, sapukin osoitok naikarraro te tosunta natii ilchumai osimitini, ore ele shamba otii enakitok, na ketii orpuya lijo e net otii shumata pemisho lemisho enkolong sapuk oleng kuna kujit, enkiti olong' ake. Ore kuna kujit, naa noshi kujit kuna nauni, peyie emiri tenkata nemeetae inkujit, pa ore tenelo nelotu olameyu, nimiraki iltung'anak lo ilaramatak lonkishu. Etuunoki kuna kujit enaa, edung'dung'oki enaa ilaleta. Etii kunda natubulutua, naidipa nche atubulu, etii kuna neton ninche akutitik, neeku etudung'dung'oki kuna kujit, imir enaa irbeeli, idip ake atudung'o nien aenaa enaa irbeeli nimir.

Ore tenapisha, kadolta enkitok tebe, naata orbaket wenchembe, neeta si kuna tokiting naishopi tonkaik tenilo esiai nimikiar enchembe, nishopito si enkopiyia neeta irpapit ng'iroin sidan. Etii olchamba aitashe, ore tidialo ele hamba etii irkeek onyori, oilepa oleng. Ore enasiai, teniyieu nias arashu imbaa niyieu pias enasiai, naa, ing'asa aing'oru ormalimui lenkiremore, peyie kiisum enterit naifaa oltung'ani peyie iunie endaa, enterit nanyor endaa, wempolea si naifaa piunie endaa, nikintoki si autaki ashu kiteng'en, nkibelekenyat oloing'ang'e, orishat naifaa nipik endaa enkop, peyie mipik endaa enkop terishata nalakwa enchan, neeku ekiliki pookin, nikiliki lapaitin osha enchan, olapaitin lolameyu onkibelekenyat.

Ore enapisha nadolta tene, elio enkaji sapuk esoit, naikarra si tonkeek pusi sapukin, ote simiti, adolta si entasat naenta elukunya, natii atua nkishu. Ore kuna kishu, naa inkujit ishorita ena tasat. Ore kuna kishu, kitodolu ajo, kegira aitoti kuna kishu. Ore si kuna kishu naa nekule, noshi kishu ake ekawaida nikiata pookin tonkang'itie, pa ore enarishata natii kuna kishu, naa ninye kiasita pookin, ata temurua naing'ua sinanu, ore tenkata naibelekenyate oloing'ang'e nelotu erishata nemetii enchan, naa, kesapuku naa enkitotioto onkishu, tenkaraki naa kiting' inkujit, tenkaraki enchan nataa itu etumi tenkata naado, neeku metii nkujit nanya nkishu, neeku kitotii inkishu, nepoi ainyang'aki nkujit ashu enkurma onkishu, neitotii enaa iltung'anak.

Ore tena pisha adolita egari, ore ena gari naa kelioo orkuoo le kine odo lukunya onapitae, ore ena siai, arashu olopeny ena ari kitodolu ajo ore esiai naitiship oltungani tene ashu naitishipisho tena siai naa ore ele tungani Lena ari kitodolu ajo olaramatani sii ninye loo nkishu, ontare, aa ore taa peenapita ele kuoo keshomo ainyiangu tenkopa naado.aa empeku naa eyieu ekuna kineji. nelo naa ayau ele kuoo ainyiangu aa kiti. tenkaraki Eton aa kiti naake ebaikinoyi bei. amu tenicho naa metubulu aaku olorok pookin naa keeku kemiri mpisai naagol oleng. neeku ena peeku ele kuoo etanguara. nelo naa ayau ele kuoo. pee etum sii ninye ena peeku too nkineji enyenak. ebaiki naa ore nkineji naaramatita naa inoshi oo nkiri.

Ore ena pisha adolita garin kumok, nalioo tene. elioo sii nkajijik, sapukin oo soitok. elioo sii posting ositima ore te kando tene olbaribara, elio sii ninye irbokisi oogirae aamirishore. kulo loomirieku sudai tenkalo naa olbaribara. etii sii egari nanapita nkapishini. irodolu ajo, olchampa itungua, nitokini aayeniki ena ari erkiti mkokoteni te kurum, meteyietuu. onapita sii ninye nkapishini. nasheita sii tena kop oleng etii enkinuku, Neto ninye melioo dukuya oleng ketii enkinuku. itodolu ajo osupuko. neeku kitodolu ajo ore olopeny ena ari. naa olairemoni ninye. paa keeta egari enye. neeku sokoni iyita Kuna kapishini enyenak. idipa naa atakesu tolchampa. neeku etaa sokoni eita. alo aamiraki ilkastomani lenyenak. meeta esiai sidai anaa amu keeta naa ninye egari enye. neeku ninye ake enapie. meeta gharama naotoki alo alak igarin.

Ore ene pisha nalip tene adolita taa doi olee obo ogira aigarakino enkaji aton oota enkila pus, we surkuali narok, erori sapuk ena naa kenapita nkera, kake ime inoshiake kera orpuke narook ilukuny. enapita dupasi tene inoshi taa naajum ngiroin. merook ilkuny ijo kingiroin pookin. ore Kuna dupasi, naa ninche naaduo oshi, ntare sidan oleng, neeku teneyasi esiai ebiashara emirare eianyiang'u. niramat paa ilo amir tosokoni. amu teniramat esidai naa ketum inkiloi amu kiroshiu, naa intotio metaraposhoto. kiroshiu neeku tenimir nabo. naa ore enker nabo nimir nkalifuni tomon imiet. neeku keeta mpisai sidan oleng. ore ilmeregeshi lenye amu keeta naa Kuna kera ilkiloi nimir nkalifuni tomon uni. neekj ore oltungani naa egari duo eyieu tenemeeta egari enye nanapie, tenimir inkera tomon, ilmeregeshi imiet. ninyiangu ake e probox Aiko nejia, neeku ore ena siai naa isidai oleng.

Ore tee tena pisha adolita nanu. ilmoruak kumok oleng loo nkopoyiani. naa kajo dii ninye irkokoyo pookin.we nkaji elio enkaji. ore kulo moruak netii orkiteng obo oibungitae ope oleng. netaanaki taa imowuarak. kake egira naleng aitanyamal ilewa. kitodolu ajo keep ele kiteng oleng. ore tenaata ena siai kitodolu ajo ore olopeny ele kiteng naa olaramatani loo nkishu. neeku ore esiai enye, pee eramat ake Kuna kishu enyanak. nelo ainguraki market tosokoni naa ore taa pee elo atum osokoni ashu ilkastomani, neriki naa pookin metodua, ashu erewaki te simu toloingange, nedoli nepuonunui aadol tiang' nereewi. neningunoi duo te bei sidai. neeku Ina siai ninye eesita. eramatita Kuna nkishu ekule pee elo amir kule. kuna kishu ninye egira aramat oo nkiri, nemiraki taa ibusheri, nepuoi aayieng' ashu too nkotelini sapukin

Ore tena pisha adolita taa garin egari nabo naibor. natipikaki taa nkujit mpaka shumata teidie, negirae aitoki ayietu enkiti mkokoteni neteenieki ake kurum egari, nanapita sii ninye nkulie kujit. ore ena siai. enikunari ena siai te murua ang' naa ilo iyie oltung'ani ainyiangu nkujit Kuna naauni. nilotu aun, peyie imiraki ilaramatak loo nkishu, terishata olameyu. nijo ena natapong'ori enchan .te nkata naado te nkaraki, ena kibelekenyata oloing'ang'e. nayaua amu ore Kuna kujit pee iun anaa ayen anaa irkotoli, anaa tenakata kulo, nilo amir or bundle obo inkeek are naa mpisai sidan oleng'.kake terishata olameyu, eewuo teneeku meeta iltung'anak ilaramatak, nkujit naishorita nkishu, itum naayieu ele omirta nkujit. itum naa yiie biashara. neeku iun ake ore te nkata nashaita nipik store apik store miraaga mpaka enkata nataa metii nkujit enkop nimpang'u taa aya.

Ore taa tene adolita dii ninye enkerai naatonita, we nusu e kule, narok taa naibor inkitikitik inkejek ore ena kerai naishopoto nkabit, ore ena siai naa esiai sidai amu, enkiteng' ekule ena naa ilep Kila tedekenya o teipa ena kiteng kaka pee intoti naa sii ninye ena kiteng',metaraposhoyu pii. nikincho kule. naa teniyieu nisum oltungani ena siai ningas aliki, ajo tetatene oshi eimuni, enkiteng' tenelepi ningarakino sii aigaraki elukunya. ore enkiteng' keyiolou ajo kelepitoi neboru, naa iliki ajo meimuni enkiteng' te kedianye amu ekeidim atorua. neeku esidai tenelimuni tenaalo e tatene amu etamoo teina alo. naa kifaa sii pee irony orkina te golon. meimu kulie. ore Eton eitu ilep, nifaa pee ingas ayelie enkiti ilata, paa tenaa keriri irkin. nesidanu pee mitoki aaririu irkin. neeku ore Kuna kishu sidan amu keramatayu. oltungani lemeeta. iidim ataramata nabo nimir ake kule nelo maisha dukuya.